Gimatimore e pichani, en ohala ma machon mane iwilo gimoro gi gimachielo. Kaka e pichani, ng'ano oting'o bando, odwa wilo gi ng'ano mokelo nyanya. Mano en kit ohala machon mane itimo ndalo ma pesa ne pok odonjo.

E picha noendo gima timore en ni jago moro kata ojana ma ike nie diere obedo piny to kendo dende okuot bade oriemo wang'e bende okuot nyaka ite, dhoge bende golo remo. Machal ni ogoye gi jogo ma ok ong'ere . Toke nyiso picha ng'ato mochung'

Tijni, nyiso bando mosetuo e puodho. Itiye e yo machal kama. Kidwa kom, tikuongo ipuro puodho kendo iyoro, koseyor tirito koth kendo ikao kodhi iketo e lo. Bang' ka kodhi oseti, idoyo mokuongo gi mbolea mondo odong mapiyo. Bang' mano itimone top dressing gi mbolea kendo mondo koro ochak nyak maber. Yath bende inyalo go ne mondo ogeng' kudni kik keth chuny bando. Bandogi kosetuo, iridhogi oko e puodho kendo iterogi kumidhi susgie, kendo mondo giikre ni tergi e chiro.

Gino mabiro e pacha sama aneno gini en koth maduong' kendo mochwe kuom thuolo malach, nimar omiyo ohula mwomore. Jogi neno matek nimar oula darogi kwonde magidakie. Ohulano bende miyo ohala ok dhi nyime kata tich mora mora e alworano. Wuoth bende ochung' nimar geche kod apikni ok nyal ringo e ohula machal kama. Puothe bende kethore e sa ma ohula kata pi opong'o miere kaka opong'oni. Ngima dhano bende nie andaki nimar ohulani nyalo ywero ji, kendo manegi, kendo tuoche mopogore opogore kaka nyaldiema kod maleria bende buogo ngima jodak ka. kopogore gi mano, jogi kalo e thagruok mag koso chiemo nikech ohula nyalo bedo ni oywero gimora mora maginyalo konyorego. Utgi bende ohula odaro gie, nimar kaka ginyalo nindoe kata ma ginyalo dakie ,thuolono onge.

Timo tijni kata pith mar gwen nigi ber mangeny ahinya. Mokwongo gwen inyalo usi kendo iyud pesa. Kopogore gi mano inyalo ti kodgi e chiemo sama iyang'o moro . Tong gi bende inyalo chiel kaka chiemo kedo tong' gi bende inyalo usi ma kel pesa . Tij ni ber ahinya nikech gwen nyuolore piyo kendo kaka chiembgi ok tich matek ahinya.

Tijni mar pidho diel ber ahinya kendo ahere. Mokwongo diel inyalo pidho kendo iusi miyud pesa. Mar ariyo inyalo nyiedho chage kendo itigo e loso chiemo dala. Diel bende nigi ringo minyalo cham. Kopogore gi mano tije yot ahinya nikech chiembe yot sana. Nyuol bende onyuol mapiyo mii onyalo medore mapiyo piyo e thuolo machwok.

Tijni nikod nengo e aluorawa e yore machal kod magi: sama welo obiro neno lee mag bungu gi, nyaka gichul pesa ma gidonjo godo. Pesano inyalo togo e timo dongruok mopogore opogore aluorawa. Welogo bende chiemo kendo ginyiewo chiemo e aluora kanyo mamiyo ohala dhi mbele. Kopogore gi mano we welogo bende sama gibiro gimiyowa puonj mopogore opogore kendo gibiro gi ber mathoth mopogore opogore.

Tijni mar pith rombe oselokore ahinya bang' kinde e aluorawa nikech mokwongo, chon ne wapidho rombe go mag nyaluo kata mag local, tinde ipidho mago ma gredi aina mae picha ni kendo chon ne wanindo gi rombe e udi kata e abila tinde udi mag rombe oger negi kendgi. Chon ne ok thiedh rombe kata nithiedho gi gi yedhe nyaluo to tinde imiyo gi yedhe go mag nyaduka moyiego gi dakteche mag lee.

Mokwongo tik tik gino mobiro e pacha sama aneno gini en nyasi kata liel emane iyang'o dho e obok e tok pacho. Dhogegi niyang'o mondo welo ocham. Welo mobiro e nyasi mar liel, nyasi mar arus kata nyasi mar nyuol. Endalo ni jogweng' kata anyuola kod wede ne yuoro e nyasi gi kendo emomiyo niyang'o dhok mondo jii ocham kanyakla.

chiemo ni en chae moted kod chak. itede kama ikao sufuria maler tiole chak kaeto ichwako mondi mayieny. koseyienyo to ikao pii moromore gi kiwango mar chak mane iolo no kata kiwango midwaro kaeto iole mopopni kendo tiolo majan eie mondo ochieg go bange iolo sukari mowinjore kaeto to imiyo thuolo mondo gichiegi mochiny kaetigole oke ichunge kendo iole kata e jug kata thermos mondo omadhe

Gima timore e pichani en ni, ng'ato toko, kendo otoko ring'o gi rabuon e sande mang'eny moket piny. Ring'ono nie sufria maduong' kendo otede. Ng'iso kata chalni, gin ji mang'eny manie nyasi, kata manie tich, koro gidwa chiemo.